Maya nĩ maboco, marĩa magethagwo kuuma mboco-inĩ hĩndĩ ĩrĩa cihandĩtwo mũgũnda. Ici nĩ hĩndĩ ciraharĩrio, ciite maaĩ nĩciathambio, wona ciarĩkia gũita maaĩ rĩ, nĩguo ũyũ wa gũkera nĩ agũcoka acikere. Ũguo nĩguo niĩ ndĩrona mbica ĩyo ĩhana, tondũ gaka nĩ kanyamũ gekĩrĩtwo thĩiniĩ either nĩ kena tũrima, karaita maaĩ na thĩ, tondũ nĩcigirĩirwo haha ga stool nĩguo ciniare nĩguo ahote, arĩkia rĩ, ahote gũcikera. Kana, nĩ kũũmithio ciromithio, no nĩndĩrarigwo cingĩũmithio atĩa handũ ta haha, na ciagĩrĩirwo gũkorwo hahingũrĩtwo? Either nĩ maaĩ cirarekwo ciite, cihingĩtwo ũguo citikarĩo ni ngũkũ, wona ciaita maaĩ rĩ, macoke matuĩke a gũcikera.